Aparo maler ndalo mane atiyo tij ma kaka bedo jakeno kane an e siku sikul. Ane manoyiera kaka jaekneo maduong' mane choko pesa mag yore mag penj. Wanyalo paro go ti kaka bedo jakeno en ni tijni ne dwaro ng'ama wiye bith eweche mag somo mag kwano to gi weche mag keno. E aparo ka chieng' moro kanasechoko pesa nikech godhiambo kodhiambo nidwaro nitero choko mi miyudo to niketi igo igoyo kwan kendi ng'iyo ni kwan michoko no be odonjore kare gi nying mindiko. Koro kiyudo ka seche moko bagni obet to nyiso ni imaki achich. Koro kaka jakwano maler seche moko ne chuno ni nyaka koro an bende aket oledhi moko eiye ka pesa oselal na .Koro ne chuno ni atiyo gi kalam moro manigi raruchi e ng'eye mondo aruch godo kuonde moko mondo kwano cha odonji ka pesa oselal na mano aparo maler. To kuom gima ang'eyo en ni tijni dwaro wich maber ahinya wich mabith kabisa.